Ngáma ne ofwenyo ler sibuor en Thomas Eddison. En ja Amerka, mane en jachich gi paro kod teko mar, kitiyo gi magengo lami. Kendo en ema ne owuok gi bulb ma nyalo chiwo ler. Ler sibuor ma ne oweyo ne en gima tiyo kod teko mar chieng'. Ne otimo ne mondo kik sibuor kata winjo tiyo gi mach kata mane nyalo jamni.